Olekitorto kocherunet neoo nebo nchirenik en kokwet ko yoche kechang'a biik chebendi kobokocheru njirenik chekikibai en oinet asiketar nchireni chotet chemiten en oinet, njirenik keboe en oinet cheterter, miten chekekuren kambaro, ngeke, chelelmo, chutet ko njirenik chekiboe en kokwet, kiome, kioldo asi kenyorchineng'e rabinik cheimuch ialen chito kiit neimokyinike en kong'ung alaan iaal kiit neimoche siite alaan iyaen kasit en kong'unget, yoon miten oinet nemiten njirenik chechang ak ko kimoche ketar njireni chotet en oinet asikobit kebal alaan asikorobonji ainonotet koimuch kekur biik chechang kobwa asinyokicher tukul njireni chotet chemiten oinet kot kobek, nitet koibu kobek njirenik alaa kicher ak ketar njireni chotet chemiten en oinet oriit.

Kokwoutik chekisibi yoon kipimoni miondo notet nebo malaria ko laletab maat en bortang'ung, kangundaet, laleet ak komorekto amitwokik alak tukul cheome, nitet koboru itinye alaan tinye chito miondo notet nebo malaria, nitet ko imuch koib beek chechang, siratik alaan timwokik chenekityin ak korikyok, mlaria ko miondo notet neibu kora umbu yoon kasusin, nitet ko imuch konamin miondo nebo malaria yoon kasusin umbu alaan ibur en elekaitit, kararan kebiman miondo notet nebo malaria asikinya ak itoretoke chito notet nekokinyorchin miondo nebo malaria itinye.

Ng'alek cheimuch koib ng'alaletab sokat en kokwenyun ko ng'alalet cheu bandab taai, tukuk chekiboishen asikisuldaen sokat en kokwet, boishonik chebo serikali biikab kokwet ak kombunishek chetoreti sokat en kokwenyu, kilasishek, kitabushek ak tukuk cheimuch koboishen kipsomaninik asikosuldaen icheket somanet netot nebo sokat, nitet ko kararan ak ko miee mising en kokwenyun kisib ng'alalet chutet chubo sokat asikonyorchike kipsomaniat aketukul kelchin kosoman ak konyorchike kiit nemoche en sobenyin asikobokotoret sikiikyik ak kotoreten akine konyinet konyorchike kiit nemokying'e en sobenyin, sokat ko somanet notet nekikoityi serikali kotoret lokok chemiten en sukul kokochi rabinik alaa kokochi basari icheket asikosoman ak konyorchike kelchin en somananitet.

Boisietab got ne kingoten ngatutik koyoe boisiet ne kararan notet kotuiyokei icheket ak ko ngalalen akobo bandabtai, kiit ne kiyoe en emetab Kenya, keyochi piik chotet chemiten Kenya, asikonyorchinenkei ake tugul kelchin en kiit ne moche koyai ala en kiit ake tugul ne isuldoen chito neyoe en kokwet ak en emet nebo Kenya, got nebo ngatutik ko le tuiyenkei kandoik che terter en emetab Kenya asi kongalalen icheket akobo kiit ne moche koyai ak kiit ne kakipitisian en got ne kingoten ngatutik kele keyai, kot ko kou barabarosiek, sitimok, alan ko kiit ake tugul ne yoche keyai, kindo siyet notet asi kotestai ak keyai boisionotet en panganet neu olekakisuldaen kangengat en got notet nebo ngatutik kele yoche kotestai ak kosulda kiit notet ne kakinde siyet en gorik chotet chebo ngatutik, nitet komuktechin kandoik chebo emetab Kenya kosuldaen icheket kasit ne kararan.

Oletwaitoi ngatutik kibagenge Nebo Aliet Nebo injirenik konotet icheket bik cheyale injirenik ak cheyoldo injirenik kosib icheket oret nekararan ak netakunot ak akobo aldaet akacherunet Nebo injirenik nitet KO oret nekararan en bik sikoyai kasinywan notet neicheru injirenik akwaldo icheket en oret nekararan aldaet Nebo injirenik koyache kesuldaen komie nitet KO kesibbolekiyoldoito injiriot Kou ak injiriot komamache kokwerugei yanialdechini kastomaek gug akomache ko injirenik chotet Che komakingei kasishek tugul chemache kastomayat ko Inge, kambaro anan ko chelel Mo komache injirenik kokoamgei kele akicher anan kialda asikotestai chutet komache komiten naet notet Nebo kialda akicher inchirenik en emet nebo kenya

Oratinwek chekikinde asikomuch konyor solomwek boishetab sietab konyor boishonik akichek ko notet oratinwek chekororon chekikinde koityi kasisiek che chejwaket akichek bichotet che solomok, mii kasisiek chenyolchin biik che salamok chekikinde siet asikosuldaen icheket ak konyorchike kiit nemoche, notet kouu chito ne solomwet nemo endote ko imuch koyai kasit notet nebo ofis kong'et inendet kosir tukuk kitiok en ofis kot ko kouu kosir biik chemiten kasit alaa koit rabinik chebo kombunit aketukul nemara kokinde inendet, ko notet ko kasit neimuch kosoben biik chotet che solomonik ak ichek, nitet ko imuch koib kibakeng'e nekararan en biik chekororon ak biik che solomok asikotesta kibakeng'e nemiten en emet nebo Kenya en biik chotet che solomok konyorchike ak ichek boishet nebo siet konyorchike tukuk chemokying'e koyai.

Olekitirto kocherunetab njirenik en kokwenyun ko notet yoon miten njirenik chemiten oinet chechang ak ko kimokying'e ketar njireni chotet en oinet kicher asikebal oinet alaa asikeramnda ng'atatek chemara kokonyi oinet yotet komoche biik chechang cheimuch konyo konam njirenik chemiten en oinet ak koche tukul kotar asikobit oinet komomiten kii ak kebal ak kirechi beek yotet asiketoi kebai njrenik alak alaa kotikomoche nebo oinet alaa kombunit notet nebo njirenik kobai njirenik alak che echen kosir njirenik chekomiten yotet koimuch kosuldaen, nitet ko kararan yomiten kibakeng'eit notet ne icheru njirenik en oinosiek yoon miten njirenik chechang cheyoche ketar en oinet asikimut njirenik alak chemara kokimutu en oldake konyo kebai.

Kotinye sigilisiek chetinye korik kab sokat en kokwet agotoreti nitet kipsomaninik chemiten en sugul notet kosuldaen somanet nywan nebosokat amun somanet nebo sokat kokararan missing en kipsomaninik cheyoe somanet notet sigik ak biik che miten emet nebo kenya somananibo sokat ko somanet neityin kipsomaninik che chang en emet ab Kenya ago kararan kipsomaninik ndap lakwet ne kawosugulit nebo sokat kobakinete inendet agobo kiit ne mochetun koyai anan kiit ne moche koyai inendet kongeten kominin agoi kotar koet akot ko mwalimu kineet lakwet ko mingin kogatoi somanet nebo sokat kinet agobo olekinetito lagok alak agotkokamoche lakwet koek takitari koimuch keibchi tuguk chilotet chekipoishen yon kinyoe chito aginete inendet kotar konai agot kokamoche chito konai koro kogetet garit anan kogetat kiit neu indegeit koimuch kinet inendet olekiyoitoi chotet tugul ak en maget nekimogen choton tugul

Kikotoret kimnotetab sobet en korenyon baetab njirenik ak ko chang bang'anet noton nebo biik asikotu boishonitet nebo njirenik, nitet ko kikonyorchike biik chemiten korenyon ng'omnotet ak naet notet nebo baet nebo njirenik, kelchin nebo njirenik ak olekiripto njirenik yoon kakibai en oinet, olekiripto njiriot alaa njirenik chekebai chito en oineng'ung koyoche komiten amitwokik chotet chebo njiriot chotet chekebutyin en kila ak kila ak keribe amanyokwam tiong'ik alak cheome njireni chutet, nitet kotoreti biik chemiten en kokwenyun konyorchike icheket kokanabta sobenywan baetab njirenik.

Njiriot notet neochome ko notet nekikuren kambaro nekararan ako njiriot neoo en njirenik tukul chekiboe en oinoshek chemiten en emet nebo Kenya ak emotinwek ala, njiriondoni ko njiriot netui, tinye saruriet ak kotinye borto metit neoo ak ko ametab njiriondoni ko kararan, tinye sunetik cheonyiny mwanik cheonyinyen nea, yoon kebel chito en maa ko imuch komeboishen imuch iboishen kejiket iyamen bendo nenyin ndamun bendanyin kotinye sunetik cheonyiny neaa, njiriot nitet nibo kambaro ko roisi olekeboito ndab momokyinge tukuk chechang inendet moche kitiok kebaen tukuk morik ak keibjin njirenik alak chemengech, njiriondonitet kiome bakai abutanik chechiket ak ng'iam metinyin ko kararan mising, tinye sutek che onyinyen ak ko sutek chebo njiriondo nitet chekokibir en metinyin ko kerichek chenyoe mionwokik cheterter en bortab chito.

Chemung'arainik chemiten en taonisiek cheechen koimuch koyai icheget kochuchuch kotitindab koristo ndamun kararan nitet kechuchuch kotitindab koristo asigotestai mungaret nemiten en taonit komie kiit ne imuuch anan kiit ne magaat asigowal nitet koyoche kigochi icheget ngatutik asigosuldaen anyinyindab koristo en mungaret nywan neyoe en taonisiek Chechen kou taonisiek cheu chebo Nairobi, kisumu, eldoret ak taonisiek alak cheu nakuru komokyinge icheget oratinwek chegororon kosuldaen mungaret nywan amat konyor arigind agetugul nebo koristo neimuch kowech mungaret nywan agochuchuch mungaret ak alet tugukwak kobun biik chemiten en emet ab Kenya.

Kiit neimuch ko mirmir alyetab njirenik en indonyoisiek ko kwerunet netinye njirenik ak ole iburtoi njiriot ne ioldoi chito komuch kochuchuch alyet nebo njiriondengung, nitet koimuch keyai ala imuch kewal olekioldoitoi njirenik en indonyo. Njiriot komoche ko keibu konyo indonyo asialde asimachuchuchak alyenyi yan kainam njiriot akinyoialde chito njiriot notet ne nyalunot ako njiriot notet ne mokchinkei piik che miten en indonyo, makai inam njirenik che chelel mo ako mara piik chemiten en indonyo ko kamache njirenik chotet che kambaro icheket asi bakwam alan asikonyokwalun en indonyo, nitet ko imuch komirmir aletab njirenik en indonyo, kiit ake neimuch komirmir aldaetab njirenik en indonyo, ko kakwautik ak makutik chotet che mara makisibi yon ialdoi njirenik en indonyo.

Oleimuch kotildo chito toretet notet nebo SHA komuch kwoo chito nekokosir kenyishek taman ak sisit abakotil SHA asikosuldaen inendet kasit aketukul alaa konyorchike inendet konyoiset nebo buch yon kamian ak komioso lokokyik ko imuch konyorchike toretet nebo kina icheket komakiteben rabinik alak tukul, nitet kotoreti chito netinye SHA konyor kiit nekararan en sobenyin alaa konyor chametabke nebo bortanyin komaim mionwokik alak tukul ndab yoon itinye SHA chito ko yoon kekas ilee makararan borto alaa yoon kekas komii oleng'wan en borto koimuch iwee sipitali asibenyorchike toretet nebo buch ndab kiritil cadit notet nebo SHA netoreti biik en konyoiset en sipitalishek cheterter en emet ak kokwotinwek chemiten en Kenya, oleitildoi katini koimuch iwee chito ketesosiek chebo tililindo ak itil kadinitet chito ak inyorchike en oreet nekararan.

Kiit neokere yoon tomo aterem beekab njirenik ko okere olee kotaterem beek chebo njirenik koimuch anyorchike njirenik chetian ak ko yoon katerem beek ko imuch kobek chetian cheimuch koyam njirenik chomokyinike alaa moome ak ko kikere kora oleiteremen beek, kotiketeremen oletulwet ko maimuch inyorchike beek chotet cheimuch koboishen njiriot, kiteremi beek en olee chortaat alaa olelomet neimuch ndo yoon korobon robta koimuch kotendechi beek oineng'ung asikonyorchike njiriot koot notet nemenye ne yotet ko beek ne koot nebo njiriot ak ko nyorchinge amitwokik en yotet cheterter chemaimuch ko amitwokik cheibjini, ibjinii inee amitwokik lakini miten alak cheome en oriit yotet cheuu kanyitonik ak njirenik chemeng'echen alak.